Bau moregi eminyalo tiigo e loso kom mibete. Inyalo tii kode kendo e loso marotenge monidke e skunde. Mago kende e tije mang'eyo mar gini.

Tijni kaneno gini en opuk, Kendo opug bungu machamo alode. Mano gima biro e pacha saa asaya maneno nikech ochamo alode. Kendo onyalo ketho alot ebung e puothi. Kendo tije moro kendo ochamo lum be. Lum be onyalo chamo.

Pur gi tinga oselokore nikech tinde e aluora ji mangeny ute ngeny kendo yore ma gi nyalo luwo ka gi dhi e puothe go bedo matek e momiyo pur kod tinga osebedo, osedok piny. Osedok piny nikech koro aluora ka aluora nigi ute mangeny kwonde ma onyalo kale onge alafu pesa ne be ni malo.